Miten ortinwek chechang cheimuche kotoret en ngalekab konetishet miten konetishet ana kibore konetutik chechang chetoreti ngalekab somanet en kokwotinwek kyok. Netai ko yon kakosoman chito kotko borchigee kabisa kot kwal karit anan kotei kot ko kit nenoton koboru kor kakiyum ngele kakiyum lokok ak kengololchi kelenchi kiborchigee koba sukul ak kosoman Kotor koyoni lok amun nii okere nikan ingo non kosoman akinee kobakwal karit kobawak bakotai kot, ko noton any netoreti kosomoso lok chechang. Age koraa kot netoreti Koraa ngalekab somanet tii ko kitabushek chekikekon chemokiliboni, kikokonech sirkali kitabushek chemokiliponi ko choton Koraa chetoreti lok kosoman amun makoi major kaba sukul komokiwegu kelenji kobwa gaa kosor kitabushek, miten kitabushek cheyomotin sukul ak Koraa kokikotoret bik serkali kotoret bik serkali kolipani rabishek tuteno.

ko kokwet kotinye boisionik chechang kokwet chetoreti sokat en ng'alekab konetisiet, sokat kotos kilen ne eny oh tos kilen chebto anan tibik.en kokwet konyolu kokochi nafas tibik akichek komwa imanda nywan. akot ingo mi ki agetugul netesetai ih konyolu en kandoikab kokwet kokoi nafas anan kokoi chamchinet tibik anan sokat ih kokochi chamchinet kowolu imanda nywan akot en mara komiten chetinye kee ak icheket konyolu kokochi nafas asi koaror ke koicheket ko yakakikochi nafas kouu Yoon kikochin murenik akichek nafas komwa ko uu ole uu komonyulu kesas akichek che tibik nyolu kekochi akichek nyolu kekochi akichek nafas asikomwage koaror ke eleuu silotestai agichek akoribok tibik chok agichek akosomoso.

Kipsomaninik kii konyolu en ngalekab somanet tii konyolu koba korik chekisomonet anan koba olesomonen ana koba olekokikurchi sikopit kinet anan kosomoso en oloton nii konyolu ko koba en sait ne noton, nyolu koba en sait tii nekokimwochi kelechi nyolu oitu en sait nekile kotko kokole saa tatu nebo subuhi ana kokile saa moja nebo subui konyolu ko kakeit kitom koit sait notet tii asikopit kenyorchigee tukuk che choton. Tam kelelen tam kelelen sait nenyolunot tii en keyai tukuk chenyolunotin nii en kasarta be notet ko kipsomanini konyoluu kopendii olekisomine en kasarta ne noton ko en kokwotunwek kiyok kii ko mie missing ako kararan kabisa kinet lokok kyik anan kinet kipsomaninik alak tukuk akobo ribetab sait. Tam kelelen kerib sait Karan kabisa ngerib. Sait momii kit age nekergee l, ngerib sait tii ko kerib kit agetukul wendii kotesetai kit yaani tesetai tukuk tukul komie.

Ke ketat karisiek ana iketate karit chito en emoninyon ih komokele kikete karit amun kete biik, kikete karit kosibgee ak kit nekikuren leshenit, leshenini ko kit neiboru ana kit nekimokyingee ko sirkalit. Mokimoche kenyorun iwendotii ana iketotii karit nemotinye kiitet amun kiitet ih koboru iboru kole kiinetgee iket karit akoboru kole itinye chomchinet iket karit amun ih ngemandat taonisiek chu kamach koeechekitu ih komakoi karisiek tugul ko menyoru karit nemotinye kiitet. Kot kenyor karit nemotinye leshenit nitet ih kerote ribik ab kalyet, kiipchin inei kokwoutiet nekim ako koroiton kora kokitoret biik chechang. Toreti biik chechang kabisa amun mobitu ng'alek ab ajalisiek en oret, toreti kabisa eleoo toreti biik ab emenyon ih akebendi ketesetai taa yon ih kekere kele wendi kowolokse emenyon. Miendo nekararan notet.

Ele abuatitoi anee kokwet ne chang bik koboru kole chang logog, ko amuun chang logog ko siketoret laachuton ama bit chiletabke en korik chekisomanen anan en sugul ih konyolu kotoret serigali ketech korik chekisomanen ko chang'a. Ko ye kaago chang'a korik chekesomanen ko kepcheita laag eny ko ye kakepcheta laag koma ke chilege en kot agenge kot ko Kya korik somok che kokitinye en kokwet ne cheng bik ih ketes agot koek korik ata, korik sogol yekaketes koek korik sogol ih kokakebos kora chilani ko bo ke ako kakebos kora laag konetak amun tor konyoru aginee mwalimu nabas nekararan anan sait nekararan neinetito laachutet eny. Ako kinet laag chechang ak chetuten ko makerge , kinet laag chechang komainetasek, Karan ingebchei kotutiginit ih amuun inginet chetuten kokase choton amuun inete akiteben ih kot ko kakokuyo. Ko chukachang mara kekoo buch laag en kot nekisomanen laini manyoru gi so kaikai kepcheita kotutiginit sikonyor konetisiet nekararan kabisa

Chang nia yoitwogik chebitu ngiyaka tuga yekilokyin siratik. Kayaget ab tuga komonyolu kiyogi teta en ele rubegee ak siratik amun siratik chukebe lakte mara iman kebelakte siratik chetinye kebelakte siratik chetinye seleleisiek chetinye sogek ab ndisinik anan chetinye sogek ab ngwek bore koam iman teta ngwek sogek chukobo ngwek ih komiten selele ako kingen tugul kele selele komakararan selele kor kalugui teta selele komakararan en bortab teta ak inee. Selele ko kit neya kabisa ak kora ko mara kakilakta, elekilokyin siratik ih komakararan kimuch kelokyin chumoinik kora ko kor kaamda teta chumoinik ko kokonu hasara chechang nia kor koumioni teta ako kor kaumian teta kou kele kakiumionse ak echek koumian teta noton nekotoretin en ng'alek ab chego kobitu shida chechang amun kor komeikei chechukan kokeny ako mara chechukan ko choton chekotoretin ialde sikobit isich chekiome so en kokwotinwek inei ang'ololchini amwochin ang'ololchini ana amwochin biik olenjini nyolu kerip tililindo kora en kokwotinwek kyok sikobit koribik borwek kyok